Bokomonut koyai kimukulmet boishet nebo kolsetab lokoek amun lokoek komuch kwam chito en kaa anan kwalda chito lokoek choton sikonyor rabinik cheribeke inee ak chetese sobenyin ak koyaen tukuk chechang rabini choton.

En yu ogere biik angwan, oeng' en icheget kokailach ngoroik che lelach ago miten ichek kobae ingokaik. Ingokaik choto ko chang' ochei! Ago uwon ngokaik ab kiret choto boe ichek.

Bo komonut boisietab baetab ngokenik amun ngobai chito ngakaik konyoru rabinik chechang anan income chechang che much koboisien chito noto kotesentai sobenyin ak kora baetab ngokaik koguno mayaaik. Mayaaik choto komuch koam chito ak korenyi anan ko konyin.

Boisiet ni koboisietab baetab ngokaik anan ripetab ngokaik. Sikoripchi ngokaik ko sabos kongen tuguk che mogotin ak amun chito age tugul nemoche korib ngokaik kole sabos kotindo gotab ingokaik, sabos kotindo chito rabinik che taune boisionoto bo baetab ngakaik anan ko kora kosabos kotindo chito rabinik che imuch koalchinen ingokaik choto chakula anan amitwogik che ame anan kora kotindo kerichek cheribe inee. Agokochi kerichek chemogotin ingokaik choton si kobiit kotebi komyee ak koechegitu ngokaik choto.

miee missing kokashin piik ak chito neketindeet akomagat kokshin ak piik cheketee

poisheet ni kopaisheet neaee pik eng kokwet nyun ako ae piik amun rueeen ingokaik akotesak ichegen

paakamun keaii poishoni amun ae piik kokachige poishonik

chuu ko mcheleek mcheleeek kechemushanii muchheleek kendoi peek chelalangeen ak kindei chumbik ak kikeny koruryo asikeam kityo

nii kouungeek chekikandan amun mece kochopi mandasi komuchii koteshii mwaitaa simanam keunek chiik

naat missing professor wangari mathai eng ripseet ap ketik ,naat mising inendet proffesor wangari mathai eng kolseet ap ketitk

nii komuuchut kochop chito koplendan inee kowalagitu tukchotok

Chu komayaaik che kagichemushan. Magaat chito noto kobony mayaat ak ye ityo konde ine chumbik ak kotesyi chumbik si kwam chito noto anan sikoamak mayaat.

Agonyiti biik che eechen en kokwenyu. Asubi ng'alek che mwoe ichek, ak ingokurso ichek asub. Kora agat ichek kou ye magaat ak akonyit ng'alekwak.

Toreti lagok cheineti icheget kotesheni ng'omnatet kosibge ak kanetet ne ineti ichek. Ak konet ichek kosoman kitabushek ak konai kosir tuguk en sugul anan ole kineten.

Boisioni kochame biik alak amun nyumnyum ago yoe ne chokinet. Ago biik alak komoche amun ichek komoingen koboisien kit neton ni ago tom kogeere ichek en sobenywan. Ago keree ichek kole korom missing keboishen kit inito en chobet ab amitwogik anan chakula.

Chu koamitwogik not ko: kimyet, samakiat, nyanyik ak ketunguik ak ngwek. Ngetaune kimyet ii, kimyet kokwonye chito. Indo maa beek ak kotesyi bushek sikokwany inee, kotilatil chito nyanyik ak ketunguik ak konde saanit negitikin. Ak netyo ko ngwek anan sukuma kotilotili anan komurmur chito sukumekchik ak konde taban ak ityo koyo inee en soburiet age en taban. Nebo somok ko samkiat, samakiat ko sobos kotilil chito samakiat kotomo kochob. Kobel inee en mwaita ak kosuus ine samkiat noton nyinden. Nebo muut ko ko logoek chuto chu kotilotili chito ak kityo konde barak ak kityo konde tuguk tugul sanit agenge ak kityo kotesta chito koamis.

eng yuu komuch anyor kii netesetai amuch aro mama nemitei yuu nemitei koaldaii ingoraiik koraa

eng yuu kopaishet kopaisheet ap ingweek ap sukuma tileet am sukuma komanyumnyum missing amun akoi itilgeii amun toma inai olekitilndoi anan akoi konget keut

Ni kobendo ne kibele, bosietab bendo ne kibele ko sabos kosil, kochur chito ingokiet kotko tililit mising ak ityo konde inendet mwaita asikobel mwaita, ak ityo kogany inee kouur anan kobek mwaita aiya ak kotesyi chumbik ago ak kagoik sawa ketestai keam.

apwatii alee kararan somanet ap soyoot kosiir koriik chekinetishee ako somanett ap soyoot kopaipaipaitipiik

poishet ni kopaisheet nepoo chopeet ap amitwagiik nepo aeeng olekomagat kongen chito olekiyaitaii

eng yuu ko amitwagiik chechang chotok koo soteek ,piasiik ak chekileee mokimoooanyinyeen amitwagii chuuu nepa kwanggut

amitwqagiik chuu ko amitwagik chotok chekikuree (pancake) sikochop chito mayaat kokorkoranii akoteshii chumbiik anan ko sukaruuk sikochopak

amitwagii chuu kosupagetii yacheii kopaisheen umait yaaamishee chichotok

amitwagii chuu ko (strawberry)ak (chokolet)yacheii kotor asikopit kwam

amitwagi chuu ko samakiat ako (suppose) kotinyee chito nyanyek a sikopit kosusak komnyee amitwagii chutok chuuu

eng chuu koo (juice )chekokiplendan komnyeee koeek amitwagiik

koroi kebaishe kelitishe ak kwaeui ki neu rotwet kongatibit

sigopit kochop chito chuu komagat kochop amitwagik chuu koyache kokorkoren icheeek

amitwagi chuu ko amitwagik chotok chenaaatin amun ngoaaam chitooo koetuu mising